tenajo aingor ele jamai etiu ana inkukui eitobirakita endaa. Adolita irbaketi obaya imiet olikae obo oibungita. Endaa oolukunkuni eloito aitobir. Ore akoding tu ilikunguni eishorita endaa amuu enare neishori enkare teneidip endaa. Naitoijorie ina daa.

Ore entoki edukuya nadolita tena picha naa kadolita ninye kwanza matunda ouno neitoki aaku kadolita empompo ore ena pompo naa enoshi nanapii tenkoriog naitukuyieki shamba adolita ntupai uni ore Kuna tupai uni naa ketii nabo belies netii enoshii ee plant catalyst oldip oree taa ena plant catalyst naa enoshi naar ee Kuna kutiti wadudu kutiti oshi najig olchamba naa oldiip naa ele ore eda ngae naa enkiti bellies oshinarieki oshi wadudu kutiti nainyial endaa neeku taa lelo

gues ore Kuna ore entoki nagira asa tene naa noshi kujit nauni ena example kalo nanu nainyiang'u ena kiti bale nabo nainyiang'u enda nkae nalo aun tenkang ai mebulu neeku kadotu ake naun neeku kumok neitoki aaku nalotu nanu aitoki amir neeku ore entoki nadolita nanu tene naa nkujit noshi naa kitobir taa enkop oleng ore ninye peyie iyas enkang ino nintapash duo nkishu peyie menya olee naa kisidan duo ol ng enoshi kata ee tunza vizuri neeku neijia eikunono Kuna kujit

Ore entoki naidim atolimu tene naa kaidim ninye nang'as kupongeza kulo payiani oleng ore kulo tung'ana lee mkukoteni todua ena mkukoteni netii osikiria dukuya naa esiai esita kulo lewa dolita naa ajo irkeek egira ayaki oltung'ani pelaki Ade taat tenkolong eas si oshi esiai enkare ee ore entoki nagira asaa tene naa esiai etikii ore kulo keek naa kepuo ninje aitau nenapuu ayaki oltung'ani oje nelak Ajo sinanu naa neeku ore kulo tung'ana ore ena gari oo nkejek ong'uan ena mkukoteni naa kegira saidia olorere oleng neeku ena toki aidim atejo ayimu naa ena mkukoteni

Enetipat oleng ena mbae temurua naingua amu ee ore enkare enaa naaji enatolimuo naa enkishui naa enkera eyasieki kila kitu amu ore teniyieu ninyia endaa naa enkare teniyieu nintuku masaa inono arashu enkishu inono naa enkera teniyieu nibukoki endaa shamba naa enkera teniyieu nepuku endaa ino aitobiru naa enkare teniyieu nisuja naa enkare teniyieu sii naaji neokisho ntokitin inono naa enkare naa neeku ore enkare naa enkishui neeku oree enkare naa entoki maana oleng amu ore ninye peidol Egira kulo tunga'ana aoku ena are enetipat enkare oleng tenekuu keetae tolosho amu mitokini ata shida yes